Mae en chendro manyiso kaka inyalo oro pesa ka itiyo kod Mpesa kata inyalo nyiewo pesa bende ka itiyo kod Mpesa, ka itero e bad migawo machielo. Kendo tok mano to iyudo ohala. Koro kaendi itemo nyiswa kaka inyalo oro pesa kendo inyalo jaso pesa e bengi mari kata inyalo golo pesa to iketo e bengi machielo to iyudo ohala ewi pesa ni noendo. Koro mano e gima itemo nyiswa kaendi kaka inyalo timo kendo kaka inyalo bedo kod ohala maduong' kata ma malo ka itiyo kod lai moketnwa ka, kata mitem nyiswa kaendi.

E picha kaendi wantiere kod jal mochung' morwako nanga marakwa, to kendo oliero gimoro e ng'ute. Mano ma ng'iso ni en kod, en jatelo e ong'ala moro kata en ogai mar riwruok moro. Kamochung'e niendi otemo oting'o rakow duol ma chiwo ranyisi ni nitiere oganda moro ma olosogo kaendi, kendo kama ochung'e bende nyiso ni en kama mbele ma ji te nene. Kama owinjobedni jatelo ka wuoyo kod oganda to chung'ie kendo koloso. E ng'eye wantiere kaendi kod picha ma ondiki ma ogoye e andike mano mar kambi mar ndeke mar Kenya. Ma nyiso ni jatelo ni kata jal mochung' kaeri ni, onyalo bedo achiel kuom jagoro mongirore e kambi mano mar ndeke ma mag kembe ma Kenya ka.

E Picha ni temo nyisowa kaka yono ma itiyo godo ma nyasani e yango ni picha mane ma nitiere e kipande mar jal mose yangore kaka ja Kenya. Be picha no en adieri kata bende picha ma ogo e gino mar andike kaka ja Kenya ma ondikore kaka ni en ja kenya. Bende picha ma oketo kanyo ng'iso ni en adiero koso nitiere pogruok moro. Koro maeri en lony ma nyasani mitiyo godo mondo mi ng'e ni to sama ng'ato oseyangore kaka japiny moro kaka Kenya, bende picha kata gigo ma ondiko mantiere andike noendo. Lero ni en kaluwore kod gigo ma oketi, chal mare nyinge, picha mare, togi gik mamoko.